Ore e programming na enkisuma sidai amu kerertu nkera egira abulu neyiolou mbaa kumok egira aitumia komputa tosukulini neyiolou eniko teneas siatini kumok tiatua ene napaasha na kesidai teniteruni ina kisuma aa kuti nkera anu kitubulu akili yiolo ebulu na kidim ataasa pookitoki itumua kompyuta

Ore KICD na olturur lolaisuma oetuo tenebo eeta ampango peitobiraki niche nkera nkoitoi sidai naisimumare, yiolo kicd na kigeroki nkera mbukui naisum tenkisuma enye nigeroki sii ntemat a nitumia tenkisuma enye, yiolo KICD kegirai arikoo ltunganak le kenya ashu cabinet e Kenya egira ainguraa anuko peitobir enasia enkisuma.

iyiolo terishata enkukuo naa elelek eetae egira iltunganak aara tenkaraki iltunganak loogirae aagelu, elelelek sii meyieuni negeluni ilkulie tunganak, tenkaraki imbaa ake olosho. naa eneerae oleng neingiela calender esukuul. kake, eneitu eerae teina kukuo, naa kepuo ake mbaa esukuul enaa anatiu apa, eton eitu eesi enkukuo.

Kishia nitalaku sirkali kodi tesajata kiti pee idim iltung'anak atalak nendeleya o maisha enye anaa oshiake naa yiolo ina kodi keretu sirkali pee milep economy oleng' kake peeku ketii ewueji sidai.

Eeh amuu ore enkisoma e e-learning naa keitelelek esiai olmalimui amu iyiolo ena kisuma naa toosimui ashuu tenkomputa etumi. Amuu keitobiru olmalimui entoki naji platform e e-learning naa kepikaki nkera naagira aisum notes naaisum onkardasini entemata naaitumia egiraa peedol olmalimui enaa kegira kuna kerah aisuma esidai anaa megira aisuma. Kesidai ena kisuma amu kelelek alang' enedarasa amu ore enkisuma edarasa noolmwalimui eyeuni neas pooki toki kake ore tene keeta enkerai esukul ewueji enye neasie siaitin enyenak neenebatata moormwalimui ejokini kanyoo nataase kake enkerai amu eishooki ninye pooki toki nayeu pee etum eng'eno naishiaa peeim.

Kangasa ayier imboosho peoku, ore peoku naitoki aikaraanga agira aitumiya kitunguu tenaata ilnyanya napik peesidanu endaa netum olchamei sidai. Ore eneoku nanya etiu nejia, yiolo sii injapatini ashu imukateni naa kangas aikanta engano, naitimiya eyilata agira ayier ore eoku, nanya injapatini ainei omboosho.